Ore kebs nisaidia ilairemok oleng amu, isaidia aisho fertilizers nisaidia sii amu ishoo, metaa kemitu siatin enye. toosiatin nairemisho ilairemok. eendelesha sii amu ishoo sokonini. nilepunye esiai, enye, nitobir ilbarinarani. nisaidia metaa, yiolot eneiremisho olairemoni te nkop natii naa kisidai, metaa keya neya ntokitin enyenak mpaka osokoni. isaidia kebs ntokitin kumok oleng amu eewuo aitodolu ilaremok Ajo enimiata oltungani capacity ninterunye. entoki ino naa ekidim ninche nikincho mpisai, ninterunye Ina nkiremore ino. orw taisere pee itum, neekotumoki ninche. nitumoki naa . isaidia sii ilairemok oleng amu eewuo nisho enkulupuoni neeku kisho oltungani ewueji niidim niremishore. ore taisere nidim nimpang' tine, nesuju olikae tungani niremisho tine. yiollo sii kebs netwsheta sokonini kumok oleng. oteshataka ilairemok ewueji neya ntokitin enye. inepu olikae eunito irpaek nedumu neya ine wueji. ninepu olikae eunoto flowers nedumu neya ine wueji. neeku isaidia kebs ntokitin tiatua, enkiremore te wueji sapuk.

Ore erewata oo nkiayainnaa kitegemea ajo kebaa ewueji nelotu enkiyai. amu tenaa ewueji nelaku a eloito, naa kisaidia amu ore inankiyai eloito naa kelo egira adaa. nebaya enaduoo wueji eroposho netala osesen. netalaa nkiri. ore sii aitoki kitegemea anaa ajo kebaa ewueji neloito. amu teneloito enkiyai ewueji nelakua, naa kitadoyio nkiloi. amu ebaya etanaure. nibelekenya imureta, nibunga esumash ,neeku itegemea ajo kebaa ewueji neloito. iyiollo ene uni yiolot enkiyai naa elo naa sii naaji ninepu eloito ewueji nelaku nenapieki ntokitin naijo .naa. tenenapieki ntokitin naijo Nena.,nelo iruto nelo ibelekenya. nkiri niirut osesen lenye. pookin. ninepu enaduoo kiyai etamuoyia. neeku kitegemea ajo kebaa ewueji neloito nitegemea sii olarewani. ami inepu olarewani. emir enkiyai mpaka ewueji nebaya. neeku kitegemea sii ninye olarewani.

Yiolo enaa ilaturok na kifaa naa iyaku registered te government arashu tesirkali, natii nkishu metaa yiolo olchamba lino neyioloi ajo irijisa tesirkali. Yiolo eniare, na kifaa nisuj sheria eremore. Olaturok pookin pemigil ake sheria tewueji nitii. Yiolo si ai netum atalaa kuna tokiting nikijo tax, pelak naa tax e government. Yiolo eniare, netumoki naa aku kesuj sheria olchambai. Nigil si aku kemitu enkulukuoni, nemenyorraa minyeli enkulukuoni, ah ewoji taa netii. Nigil si asuj sheria endaa amu yiolo endaa pookin nauni na keeta sheria, neeta vile nifaa nemiri, neeta irkeek oifaa nepiki, orkeek lemepiki. Neeku yiolo enaa laturok, nesuj sheria e sirkali, peyie etumoki naa esiai enkiremore enye aendelea esidai egira airiamariyie sheria esirkali.

Iyiolo enkulupuoni naa ninye oshi napit te daa, meeta tenakata pee ingial enkulupuoni neeku iyiolo edaa naturuni teine naa torono, kake tenitobiri enkulupuoni, neturi enkulupuoni neuni neripi, neramati, neeku iyiolo edaa nakesu iltunganak teina, naa edaa sapuk, ninepu oltungani, inoto edaa sidai wedaa sapuk, kake iyiolo teneeku king'iala enkulupuoni, nenangakini pooki toki, neim, pooki toki neturi vile nayieuni, naa keeku naa iyiolo eunoto, arshu eunoto vile nepuoi aitayu Ina daa, nemeigil naa aata edaa sapuk, tenetuuno enkata, naitayu oltungani ena daa tolchampa, kake tenitobiri enkulupuoni neramati, nitobir metaa kisapuk edaa nikesu, neeku sapukin ntokitin kumok naas oltungani. Te nkulupuoni.

Iyiolo oloingang'e naa entoki sapuk naifaa oltungani pookin etii ewueji pookin netii, amu iyiolo oloingang'e tenitobiri, netumi neeku kesha Kila wakati naa iyiolo sii ae iyiolo oloingang'e ninye oisaidia metaa keropil enkijiape enkop, neropilu edaa natii enkop, naa iyiolo ntokitin naifaa nepali anaa edungoto orkeek, Nepali empejoto oo ntokitin peilep Ina, puruo alo oloingang'e amu iyiolo taa oloingang'e naa entoki naa kifaa naa keserian, nitulia too nkatitin pookin Nepali enkingialata ok mpejoto, ontokitin napejipeji, amu teneserianu oloingang'e neserianu enkulupuoni, neserianu ntokitin pookin naaramatishoreki tenkop.

Kunyik iltung'anak oota license olderefani te kenya amu uh yiolo iltung'anak kumok naa matatu itumia neeku kunyik iloota license tololo loota uh yiolo sii yiolo ingarrin kumok naa inoo matatuni neeku inepu yiolo tiatua iltung'anak esiana oltung'anak tomon naa kejo aaku iltung'anak okuni oota ingarrin enye neeku iltung'anak kumok lemeeta license alang'u iloota naa aelo ninye ninepu oloota engarri nemeeta license neeku kumok iltung'anak lemeeta license olderefani te kenya.

Amu isaidia metaa ore profit olchampa lino naa iyie otumi makewon. ore sii te siai enkulupuoni, naa iyie oyiolo ajo ore tenakata nemirem ene, ore tenkae kata nimirem enkae wueji, alafu esiai na incho metaa ore olchampa lino likae tungani likijoki iji etiu, neesishore Nimigil atum faida olchampa lino. ore sii teneku iyie oipiraki olchampa lino, nidol esiai ajo kegira aendelea, naa oshipakino ninye siiyie amu idol anaa iyasita esiai oo nkaik inonok. naa keon igero, iyiolo sii eniare, meeta oltungani likintanyama tesiai ino igero keon, esiai enkulupuoni olchampa lino. amu ijing esaa niyieu, esiai ino. neeku iyiee oos esiai naba anaa eniyie, iyie oyiolo ajo kaji inkunaa esiai aitabaya naa osokoni naa iyie oyiolo ajo, kakua ampunini imiraki edaa ino naa kakua nimiraki. amu olino taa olchampa naa olino enkulupuoni neeku intaas enaba anaa eneyieu.

Iyiolo ira olairemoni lolchampa te wueji pookin nira naa lasima , pee iyaku iraol registered arashu itii, naa lasima sii pee eeku ilak ushuru arashu ilak task e Kenya. Iyiolo sii ae, lasima pee imitu enkulupuoni, pookin nitii, metaa mme pookin ake ikuetiki, nibukoki enkulupuoni, lasima pee, isuj sheria natipika sheria e Kenya, neeku iyiolo ena siai nias naa iyasita ana vile nifaa netii, Sheria e Kenya, naa lasima meta iyiolo edaa niun, naa edaa naifaa te Kenya, ine ikwetki ake nilo aun edaa, naje arashu ana enigira aifikiria iyie, naa lasima pee iun edaa enaa,

Iyiolo nguesin naijo enkarbobo, naa ng'uesin nena naa kisho ake naaji etuunisho oltungani, nitau edaa nenya mpoosho nenys ilbaeke, kisumpuarisho nguesin naijo nena. Ore enkibooroto enye etii ake oltungani omanaa tiatua olchampa. Iyiolo peedol nemanaa, aaraa. Neshuku naake peemiri metuata. Ore ae naa motonyik, ore motonyik naa meeri metuata, keyika te shumata olchani. Ningorisho tenaa ketii oltungani otii olchampa enaa metii, naa iyiolo eniboori nena pee epiki ilgiran. Netoni iltunganak oishoosh nkardasini metaa keningo ake iltunganak ajo ketii olchampa. Iyiolo enkae naa olooikuma, engues naa kelo akiti neeku miningu Nas impoosho oshi ninye Enya oleng. amu enejing olooikuma olchampa naa kenya mpoosho pookin neishu. iyiolo enikias naa pee kinyikaki metaa ketii iltunganak ooshuk. iyiolo pee idol olooikuma nintau nimpang' ie tenkare peeshukuny. naa nejia etiu imotonyik, pee kibuaki tenelakua. Pee kiramat amu iyiolo naa oloingang'e pookin keyieu ake neramati ntokitin pookin tesinyatisho. nikiboita eka ana enoshiake nikigira aboita.

iyiolo oshi taata oloing'ang'e esiai oloing'ang'e naa esiai naa, kifaa ningeniki amu elotu eetae enkata enchan, neetae enkata nemesha, netae enkata olameyu. neetae enata nasha. neeku iyiolo esiai oloing'ang'e. etayiewua ning'eniki oltungani, angasoloingange iyiolo eniaare, naa esiai nikijo esiai oo kuna nguesi naanya edaa. naijo taa mtonyik, naijo nkarbobo. iyiolo nena tokitin taake pookin, naa keiu ake siiyie ning'eniki metaa ing'oru eninko pee, metaa irishe motonyik olchampa lino. naa iyiolo sii eneuni naa keyieu ake ningeniki esiai osokoni. amu eeta. keya nintau edaa. nintau edaa sapuk. iyiolo osokoni liita naa kelakua. neeku asara itumoto. amu eya taa nintau edaa.

Ore olchampa linkompka naa olchampa loltungani naa kejo oshiae irmaasae iyiolo entoki oltungani neme enino. neeku iimaa naa igolikinot Nena niyiolou o nimiyiolo amu eya ake nekenyu nikijoki olmoruo iyiolo ajo olchampa lai miremi ena toki. niyiolo apa iyie pee Inkontesha ilo shampa, naa Nena naimaa iltunganak Ikondesha, iwuejitin. iyiolo sii aae, kelo nijo aikondesha ewueji ninkondesha ewueji naa menyor entoki apa niyieu iyie niya, amu ebaiki apa niyata Ina duata niramat inkishi te mbae naje. nijo aikondesha ene wueji mwserian ine wueji etii ng'uesin. nenyamalu ntokitin inonok .keya sii nijo aikondesha ewueji neeku iyiolo iltunganak liboitare mikigira aaramat anaa vile apa niyieu .anaa vile apa nigira iyie ajo tenaikondesha ene wueji natum eseriani.

iyiolo biashara kinyi ashu esapuk naa ilasima pee eku rigistad tiatua okiyoma naa kelo ninepu biashara kiti meeta uwezo, naidim arigitayie olturur kake iyiolo naa ajo kejo sheria, naa ilasima naa neeku ilasima pee ikumpata pee ele mirigistai to ilturur lang' , ore enkae eseriaini amu ebaki naaji nitanyamali ajoki taasa ena naa ebaki naa kiti entoki natum , ore eniare naa ilbarabarani oitumiya .

Eedumunye nkera esukuul, Kuna naapuo sukuul tiang', ebaiki saa tomon entedekenya, pee etumoki aatijing enkoitoi, nepuo too nkejek mpaka nebaya sukuul, metaa iyiolo by saa nabo ninepu enkerai etii darasa. Iyiolo Kuna natii boning naa kidim enkerai ninyiototo saa nabo netii darasa, nees enkiti siai naji, nipanga mbukui, nees enaduoo assignment metaa iyiolo, by saa are ninepu olmalimui etaa ijipange enaduoo kerai metaasa esiai olmalimui aitobiraki neeku iyiolo nkera kejo te Sheria, niteru darasa saa are kake eyautua apa ilmalimuni esiai naji pee enyok nkera metaa iyiolo saa nabo, oldaikani salasiini netijinga enkerai darasa, nititinge elukunya, neeku ijipange peejing darasa. Iyiolo saa are itieinge Kila kitu.

Iyiolo enkerai pookin naa kesinya, iyiolo enkerai nemegelu aikata ajo peeyuni tewueji neje, arshu pee etumi tenkang karsis, weneme karsis, kake iyiolo enkerai kelo ninepu keon edumu ntakitakani nelo amir. Neeku iyiolo naji eduata ai naa pee isaidia nkera naijo Nena, iyiolo pee inepu ninyiangaki edaa, ninyiangaki nkilani enoshi kata, hoo nirik dii ninye sukuul oltungani otabaikia, amu, iyiolo Kuna pookin naa kedoolta Enkai. neeku iyiolo sii ninche nena kera, kifaa ake nisaidiae .. tenelo naji ninepu enkae naata olkuju arashu ilpapit, tetaon, idim ake nirik kinyosi nebarni, nisuji, ninyiangaki nkilani sidan, nelo sii ninye amu iyiolo oshi oltungani naa Bora akeyie, osesen lenye naa sidai. iyiolo tine wueji neeku kidim neesaki kewon. Nedol ajo kera sii ninye ole tipat, nepik te wueji apa netunguayieokii. Anaa sai ilo, iyiolo taisere metaa inoto entoki naibung enkoshoke , enye, nidim neesaki kewon nepuku te wueji apa netii. Iyiolo enkerai pookin naa kesinya. Iyiolo enkerai nemegelu aikata, ajo peeyuni te wueji neje, arashu peeyuni, tenkang karsisi oneme karsisi. Kake iyiolo ninepu kewon, edumu ntakitakani nelo amir. Amu inepu ae naa, ketoiwuoki ake ningurari. Neeku iyiolo naji eduata ai. naa pee isaidia nkera naijo Nena. Iyiolo, peeinepi ninyiangaki edaa. ninyiamgaki nkilani enoshi kata , ibaki, hoo nirik doi ninye sukuul oltungani otabaikia. amu iyiolo Kuna pookin naa kedoolta Enkai. neeku iyiolo sii ninche nena kera, kifaa ake nisaidiae. Tenelo naaji ninepu enkae nirki kinyosi nebarni. ninyiangaki nkilani. nedol ajo kera sii ninye ole tipat. nepuku te wueji apa netii.

Yiolo enduata enina kera naa pee edumuni neyai childrens home nedumuni neyai sukuulini ,neeku teninepu oltungani enkerai nemeeta enelo nisaidia ninyangaki nkilani, nirikoki olchief neigeri nelo ina kerai sukuulin. nishori enkisuma epesho amu yiolo enkisuma anaa entoki naitayu oltungani tiabori lemitekini mpaka yiolo taisere nisaidia emurua natii .yiolo sii ine kerai naa oltonieki ake etii amu menyamal nkera lukuny ,borake menoto enkerai eeji netonie netum eseriani nitashe elukunya enye yioli taisere netumoki ina kerai atareto keon .neeku yiolo tenduata ai yyiolo kuna kera natii ntaoki nedumuni neyai nkanisani nayau sukul neetae wejitin neisaidia ate ata tenaa police station nejokini esaidia yiok mataret kuna kera ,nayau nkulie nkanisani nayai nejia esaidia mataret kuna kera ,nayae nkulie sukuulini nishori enkisuma epesho .nedumuni naa Kuna kera teweji netii pee etum siininche aisaidia ate.

Pee esheti darasani kumok peetumoki naa nkera metaa mekumok nkera te darasa, neibung'a sirkali we NGOs neshetaki nkera darasani kumok naa pee neitoki aiding'a too darasani. iyiolo sii ae, neigeri ilmalimunj kumok. amu iyiolo enkigeroto oolmalimuninaa ketum esiana ake oormalimuni naaisum amu, ore tenaa kumok irmalimuni neoriorikini Idarasani kumok. nisaidia metaa midinga nkera tedarasa. neekumeeta enkerai nemetum enkisuma. midinga darasa. iyioolo sii ae naa nitaunie entoki naji metaa nkatitin. metaa. Keeta e darasa tena saa, neetae tena saa, neetae tena saa, neetae tena saa. entoki naijo lashumpa shift .metaa eetae . iyiolo ebaiki ena saa. neetae darasa naiteru. iyiolo enankae saa neetae darasa naiteru.aa iyiolo sii aae nisaidia metaa, iyiolo community ewueji olchampai le community nisaidiae metaa isumare nkera. metaa entoki naijo lashumpa community space nisaidia metaa isumare nkera. neshetieki darasani oonena kera pee mitoki aiding'a te darasa.

iyiolo ena mashin naa keji gnss receiver o range rover iyioo oshi ena mashini naa isopiyani oshi loosishore, eesishoreki pee edungieki olchampa, neesishore egirae aas levelling olbaribara, neesishoreki tewueji neji birth matrix survey neesishoreki too wuejitin sapukin. iyiolo ena, mashini naa eng'amu, cordinating satellite neshukoki neeku iyiolo ake pee euni ebikol tene, nemeeta aikata oltungani oing'unying'uny naa teneya ninye nedotu oltung'ani ena bikol nayauni enamashi nilink osetlit nepuku entoki naji koodinet neshukokini enapa weji ake netii enapa bikol neeku iyiolo enamashini pee esishoreki teweji oosupiyani ,teweji oo ingineer , neshietieki engaji neetae entoki naaji leveling, height setting, neeku iyiolo enamashi itobir meeta kelo esiai aitobiraki enaa vile neyieu neeku iyiolo enamashini esishoreki toonkampunini, naashetisho eweji naijo enositima neeku iwejitin naijo kuna.

iyiolo enkiteng' naa entoki naa iyiolo enkoshoke enye naa kesioki aning'oo moyiaritin, etiu anaa enoltungani. neeku iyiolo enkiteng' tenelo ene wueji netii oltaka peenya taka taka. naa elelek emuoyu. eya sii nenya enkiteng' entoki naijo olkuniyia. naa iyiolo ake peenya enkiteng' olkuniyia. nitanyamal, naa enkibelekenyat edaa tenkoshoke. ninepu enkiteng' iteru ameleyiana neeku meeta nees nilepunye olchoni nisuut. naa iyiolo inakiteng kimaanisha ajo etii entoki nainosa toltaka, neeku ninyd nagira amitiki. ibelekeny edaa te nkoshoke. neeku iyiolo ake, nkishu tenidol etabaikitia entoki netii oltaka. nirishie, iyiolo sii aae. iyiolo empuruo naokoo inkishu te wueji netii oltaka ashu te wueji nepeji ntakitakani, naa kitanyamal eseriani, osarge, nitanyamal inkiri, hoo niyiolou naa ajo iyiolo edaa enkiteng' pookin naa keserian amu iyiolo olchoni. naa entoki sidai oleng amu keesishoreki, nitayu yeki nkamuka. neeku te neeku ade enoto ena puruo arashu ele taka ele shoni loo nkishu naa kingiel naa keeku iyiolo taisere tenimir Ina kiteng' arashu teniyieng' mitum faida anaa enkiteng' pookin naserian. kake iyiolo nkishu anaa pee italami oltaka .ninosieki iweujitin torok, amu ikumok naa Niko metalaa tenepuoi ewueji netii oltaka

Isaidia metaa ekesuni edaa sapuk. hoo naa isaidia metaa iyiolo eneun oltungani entoki naijo ilpaek. iyiolo elo aikesu, nekesu ilpaek kumok. neeku isaidia oleng GMO's iyiolo sii aae, isaidia amu eshuk ee intokitin naijo imotonyik, ilmasher, intokitin naijo, intokitin naijo karbobo. naingial naa metaa. melo eremore dukuya. neeku isaidia, tenchukoto oo ntokitin naijo nena. iyiolo sii eniare arashu eneuni, naa kisaidia tenaalo olameyu. anaa vile ake natejo iyioolo olameyu nemekure, mme e toki naa meekure ijo esha tenakata, nemesha tena. isaidia oleng ometaa, iyiolo metii olameyu we tii nisaidia olairemoni metaa metum asara anaa vile nimiata GMO's. iyiolo sii isaidia metaa kitopir edaa eishoi oltungana. neku Isaidia ntokitin naijo Nena..nelo esiai oltungani dukuya.

Isaidia sirkali metaa iyiolo enkiremore, netum oltungani atekesu edaa sapuk. isaidia sii metaa iyiolo entoki naijo ilmasher, entoki naijo Kuna enkarbobo, imotonyik nerishe edaa ooltunganak pee mitoki Anya. isaidia sii amu erishe ntokitin, naijo iyiolo olameyu amu, anaa naaji ake enatejo, medolunoyu enkata olameyu amu ibelekenye apa esiai oloingang'e. neeku entoki nagira sirkali aisingatia metaa isaidia oltungani peendelesa esiai enye. iyiolo sii aae itasapuk, metaa iyiolo edaa nikesu, nikesu edaa emaana. edaa metaa iyiolo ena daa neeta entoki naijo ilashumba eeta quality and quantity. entoki naji irmaasae edaa napir. neeku iyiolo ena daa ninosita kepir nemelook amu, eeya taa nikesu edaa nemeeta ,nemepor. neeku isaidia ntokitin naijo nena. neeku ntokitin naijo Nena iing'or sirkali pee iyiolo GMO's nisaidia ntokitin naijo Nena.

Idim oltungani Niko ning'uran empira, amu isaidia osesen, nisaidia peelak osarge, nisaidia metaa iyiolo osesen lino naa kegol, nitungua imoyiaritin kumok amu iyiolo entoki naijo olkirobi, naa entoki naa nemeeta olchani, amu idim naaji, nikuet Niko enkare sapuk nilo enkiwancha nikwet, niman enkiwancha, ning'uran empira. iyiolo pee ilotu nisujare enkare Nairobi, ninchiu nelaari osesen. neeku iyiolo ntokitin naijo enkiguran empira. Enkwetata, Niko nikwet, niosh ol gym naa ntokitin sidan naa isaidia osesen. iyiolo sii ae naa idim naaji nilo oltungani, idim ake nilo duo igira aitembea nilo nilo alo duake too nkejek. ime ikwetita duo.ni cover ewueji sapuk oleng. alashu nilo ewueji nelakua. naa kisaidia sii ninye ekaata osesen. metaa mikintegemea Kuna garin naata apa ipuku ake tene nijing egari, naayiolo naa Ina saa tenkata emoruao ino, ninepu osesen lino eekenya pee EE's kulie siatin.

Iyiolo Kila eromore naa keeta Sheria naa, iyiolo lasima naa piisuj Sheria vile nifaa, neeku iyiolo itii enkiremore pookin, naa kifaa ake nisuj Sheria, tenetejoki peeuni ena toki tenakata niun naa enaa vile nejo sheria. tenetejoki peepiki ena fertilizer tenakata naa lasima naake peepiki, tenetejoki peepiki, peemiri ena toki tenakata, naa lasima ake pee isuj anaa enajo sheria. amu iyiolo pooki toki ,entoki pooki nemetii sheria naa king'ialari. amu tenaa naaji neeku iun iyie ena toki neuni ele tene nemeninguno ena tapukai ena naa ingialakinono. neekj sidai ake tensuj pooki ng'ae sheria, neesie entoki naishaakino. niramat naa enkulupuoni te pooki. iyiolo sii ninye tesiai enkesare, ninkesusus. ntokitin sidan. niramatata pookin amu itusuja naa enaduoo Sheria .incheriani naajo pooki toki. neeku iyiolo entoki pookin nai zingatia esiai enturore arashu nairemishoi naa sidai tenesuj oltungani Sheria.

Iyiolo olturur naa entoki naitutum iltunganak nepiki Sheria, neji peesi ena siai, tenkata naje, neji meesi ena. neji pee isaidiae ng'ani oje tenkata naje, neji nisaidia ng'ania oje. neji pee. neji pee yaani pee itodolu vilenaa isaidia olairemoni pookin. metaa itii olturur oje. neeku teneya taisere nitum asara tenkiremore. amu iyata taata Niko aun irpaek neeny esha. nilp asara oleng. iyiolo ele tururur litijinga nikisaidia kake iyiolo ninye entoki nikincho tijing'aneeku ajoki ake nanu ilaremok pookin pee eijing llturur. amu iyiolo ilo tururur naa ekisaidia. amu iyiolo dii tenimbung'a iltunganak anaa oltururur obo. nisaidia metaa nilepunye enkiremore nilepunye duat ooltunganak .nibunga iltunganak nees entoki nabo. neeku neendelea esiai alo dukuya.

Aomon sirkali metaa iyiolo kulo tururi, loolairemok , netumoki aishoo mpisai ntokitin naijo loan naisaidia. neidim sii nisho metaa, keeta ilamitok, metaa keeta esiai naripito esiai enye. nitobiraki metaa keeta sii ninche sheria enye. neigil, nitobiraki metaa keeta iltururi lenye. metaa ore tenkata oogolikinot neidim oltungani nekuet neomonu loan naasie esiai neshuku taaisere. iyiolo sii ae nitobiraki irbaribarani, metaa. tenidim atuturu edaa te wueji neturu, netumoki s aawa sokoni meeta araka. neeku intokitin ake naifaa naaji sirkali neisaidia. ilairemok arashu kulo tungana naa loolchampai. iyiolo sii ae naa pee isaidia sirkali, nisho Kuna tokitin naijo fertilizers. nisho metaa, nisho te pesho. iyiolo peeitu isho te pesho. nitobiraki naa metaa iyiolo bei namirakinyie, naa bei kiti, pee mitoki aaku kegol, tumoto ekuna tokitin anaa fertilizers neeku ore peetum ormaasani ashu oltungani fertilizer netumoki atuunk edaa enye. neeta enyamali sapuk. iyioo eniare, netumoki metaa isaidia sirkali, ninche tenkata oogolikinot. metaa tenelo naaji neetae nesha oleng, ashu nelo enkare oleng neetae.

Iyiolo sirkali e Kenya nitayio Sheria naji, mifaa neuni e mimea entapukai Fulani, te wueji neje, naa teneya naaji nilo agilunore sheria naa itum asara oleng. amu iyiolo sirkali, naa enkop pookin neeku, mifaa aikata nigilunore serkali iyiolo sii eniare iyiolo Eton eitu ilo aas esiai pookin Arash euonore. naa mifaa ningas asuj Sheria esirkali. niyiolou ajo kainyioo euni tenaa kainyioo meuini. nilo ninkilikuanisho too lang'eni, ama tenanu ena kainyioo, kaitobiraki. arashu kamaa naji Kwa mfano enidumunye nilo aun entoki naijo orbanki te Kenya, iyiolo Sheria e Kenya nimiruusuno pee ias entoki naijo ena ashu, piun arashu pee imir. naa elelo naaji ake nikibung Sheria, neeku sidai ake nisuj oltungani Sheria. e Kenya nisuj Sheria tenkiremore amu meeta meeta ewueji nemeeta Sheria enye. naa iyiolo ejo ilmaasae meeta aikata oltungani otaara Sheria.

iyiolo enkerai ormaasani naa nkera naitubuluni torkuaak, naa kepaasha tooltunganak. amu iyiolo enkerai ormaasani naa, iyiolo enkerai ormaasani nemeeta enkerai ormaasani ajo enoltungani metaa, ira oltungani botor. iyiolo enkerai niktii abori, naa enkerai ninye pookin, eninepu enkerai ormaasani tiaulo arasu tiae wueji etaasa makosa naa idim nar ina kerai, nemetii oltungani likinkilikuan. niutaa ina kerai, neku iyiolo enkerai ormaasani bora ake metaa intubuluamaasae, naa enkayit entoki edukuya. iyiolo sii enkerai rmasani itubuluni te daa enkiteng amu iyiiolo enkerai ormaasani ishori kule, eng'orno aakinyi. nelepokini kule enkiteng',neok meyiara, nemeuoi aikata. nitooji irkeek. eeeta taa irkeek oishori nitooiji. nebulunye enkerai aa iyiolo osesen lenye, muu nto duake enkae toki naitayio Enkai. iyiolo enkerai ormaasani kitua tunganak oitauna tenkae muundo naa Enkai ake nayiolo, iyiolo oshi olmaasani naa ees idim olmaasani nelo, kuansia enya edaa tedekenya, nesuj enkiteng nelotu anya teipa. neeku iyiolo enkerai ormaasani itubuluno tolkuaak.

ejo sheria e kenya tenidung olchani obo niun aare. neeku teningas asuj ena sheria metaa bora ake matudungo ele shani naun irkeek aare. niking'as ina aisho metaa idim nitum, paket nidung'ie irkeek. ore sii eniare aaaiyiolo tiatua irkeek tomon naa irkeek aare ake ifaa nidung'.naa iyiolo tiatua kulo keek aare, naa irkeek oikununo aja. naa lasima peee iyata. sababu ajo kainyioo pee idung' ele shani. arashu kainyioo pee idung'ito ele. iyiolo sii ae ekidim naaji nekincho sheria, e kenya permit nidung'ie irkeek kulo otaa moruak. kulo keek taa optoito. idim naaji nidung'.idim nidung' kake enoshi kata inoto permit iyiolo sii aae, aa iyiolo irkeek le kenya. naa entoki. iyiolo olchani naa enkishui. iyiolo enemetii olchani, nenyamalu naa pooki toki amu meeta entoki natum enkijiape. neeku eyieu naa ore idung'ito irkeek ningas aisingatia, kuna tokitin naayieuni wesidano olchani. neeku, pookinake pee idung' olchani lasima peyiolo naa sheria. ajo kainyioo ifaa neesi naa kainyioo mifaa neesi.

iyiolo olchampa naa keeta enkata nairemi, neeta enkata nimiremi, metaa Kila aikata niremi olchampa edaa naje, eeta enkata naji iremi ilpaek, tene meetae enkata naji iremi mpoosho tene. kake pee meeku ake kelo omingialayu ena kulupuoni. ningiala enkulupuoni metaa ime fertile. kake ifai ni zingatia Sheria, iyiolo esiai. naa fertilizerz nibukoki ene wueji amu iyiolo ena toki naji fertilizer naa kiata utaratibu napiki olchampa ime iyau ake duo fertilizer nibukoki pookin ashu aikunaki aja. iyiolo taa Ina saa teninkunaki nejia naa eya nelo nepej enkulupuoni, neing'ial edaa tenkop. neeku iyiolo e aduoo daa, miigil abuli. nemuta edaa pookin tenkp. neeku isaidia ake teniyiolo oltungani Sheria, peyie minyamalu naa iyata olchampa lino. nemilo naa asara naa tenkaraki ena naa nitanya isuj enejo Sheria.

Ore esiai ooltururi olelo le naboisho, naa isaidia oleng amu iyiolo olturur naa entoki naa engas aayau intae tenebo. naa tenimbung'a iltunganak nisaidiana .nereto. neyauni damunot tenebo. neeku iyiolo teninepu oltungani duo etii abori, nilepuno nepuoi nu pookin tesiana narisio. neeku iyiolo ninye naboisho entoki naisaidia iltunganak oleng. nepuonu iltunganak tenebo. taata amu enyamali oleng enaje arashu enyamali ng'ani oje. Kaja kinko pee kireto. amaa amu maata nanu uwezo nadumunye kewon taata ashu nairemie olchampa. arashu ninyiang'unye fertilizer eme kisaidiayaya. itiolo pee itauni, iltururi, neeku kedumunye iltururi nepuo, neyau loan naje nepuonu, neorikirikino. nelak aikunaki aja. neyioloro maate. alang'u eni sialisialari oltungani alo openly. iyiolo sii naboisho naa meetae aikata ewueji netara naboisho. amu iyiolo naboisho naa keyau keyau duat, neeku iyata oltungani eduata Ino. nijo iyiolo tena kata matuun irpaek. iyiolo tenakata matuun irpaek, matuun impoosho. matuun sukuma. matuun kabej. neyau iltunganak eduata tenkaraki naboisho. nibung' ele tururur neilep esiai, nees iltunganak intokitin nemeitekini apa.

Iyiolo enkalem naa iyie oitipij, amu ore nkiasin inonok, we siai nias naa ninye naitodolu empijan ino ashu vile nintipij enkalem ino. neeku tenias inkiasin tenakop nintobir iltunganak nimijalie enejo oltungani. nilo niretisho. nimiret oltungani pee aaisaidia taaisere naa intipijita iyie enkalem ino. naa ekiyoki taisere aaisaidia, amu etejo apa ole dukuya meetae oloidipakine, oloitumurua ake eetae. neeku iyiolo iyie eninko pee intipij enkalem ino. teninepu iltunganak eera nirish, Niko. nias nkiasin Nena nemeitekini. naa iyiolo taisere iyoki ake aaku, oltungani le tipat naa Ina oshi naitipij enkalem. neeku iyiolo taisere peelotu oltungani nikijo iyiolo iyie ira oleng'ania one ashu ng'ania oje naa kra toronok, naa iyiolo tenkaraki ena kitipijata ino enkalem onkiasin nitaasa nikimitu Nena kiasin. iyiolo ira enkitipijata enkalem mimaanisha ajo ilo sai enkalem pee iyarie iltunganak aa.kejitoi nkiasin eninko pee iboitare iltunganak eninko pee isaidia olshal nidumu oltungani lemeitekini. ina aitipij enkalem.

Iyiolo enkalem naa naa itipij. amu iyiolo nkiasin inonok, we siai nias naa ninye naitodolu empijan inon arashu vile nintipij enkalem ino. neeku tenias inkiasin tenakop, nintobir iltunganak nimijalie enejo oltungani. nilo niretisho, nimiret oltungani pee aaisaidia taisere. naa intipijita iyie enkalem ino. naa ekiyoki taaisere aaisaidia. amu, etejo apa ole dukuya meetae oloidipakine. oloitumurua ake meetae. neeku iyiolo iyie eninko pee intipij enkalem ino. Teninepu iltunganak eera, nirish Nilo. nias nkiasin Nena nimitekini. naa iyiolo taaisere. iyoki ake aaku oltungani le tipat. naa Ina oshi pee intipij enkalem. Neeku iyiolo taisere peelotu oltungani, nikijo iyiolo iyie ira oleng'ania oje. ashi ng'ania oje aa ira Toronto. kake iyiolo tenkaraki ena kitipijata ino enkalem onkiasin nitaasa, nikimitu Nena kiasin. iyiolo taa enkitipijata enkalem mimaanisha ajo ilo sai enkalem pee iyarie iltunganak aa.kejitoi inkiasin eninko pee iboitare iltunganak. eninko pee isaidia oloshal. nidumu oltungani lemeitekini. naa aitipij enkalem.

Aa intokitin naijo dupoto emaa, aa naijo action aid yaani, intokitin kumok naisaidia irmaasae teramatare ok nkulie tokitin loo nkishu, nepuonu neudoki. naijo ine sirkali, nelotu kaunti neudoki irmaasae nkishu. nisaidia oleng. neyau irkulie irkeek neuni neeku kuumok oleng. iyiolo sii ninche nkulie naijo , nkulie kumok oleng naijo Amref isaidia irkumok oleng iltunganak oleng, isaidia te nkiiremore. eisaidia tiatua nkishu. neeku isaidia irmaasae oleng. neeku elo nelotu tenakata ninepu oltungani etii olchampa lenye, nisaidia nedumu, nisumaki nkera. ninyiang'aki fertilizer neeku isaidia oleng too wuejitin nemeitekini onena apa naajo oltungani anaa meekure eeta esiai naasita.

keyieu sirkali neboloki itung'anak eweji naaijo deiri, nitobiraki orbaribara , nitobiraki olmunada lounieki inkishu, metaa iud inkishu inonok tesiriani, nilep teseriani, neeku intokitin naijo nena ifaa nizingatia serkali too laramatak , iyiolo sii ae naa kifaa metaa ketii eseriani atua inkishu, metaa metii ilapurok liatua inkishu, nemetii iltung'anak arashu ilaruok olok ilamirak loo nkishu, metaa iyas oltung'ani esiai iserian amu iyiolo eweji nemetii eseriani naa kenyamalu naa iltung'anak amu keeku naa miintieu awa entoki ino teseriani amu keeku naa ekilok ilaruok, iyiolo sii ae ifaa nisho iltung'anak fertilizers nisho tebei eebori , nitobiraki iltung'anak iltururi nitobiraki ilooni, metaa tenelotu olameyu nimitahe enasiai ino amu meeta enkiteng nimir arashu eweji nintaunyie impisai nisaidia serkali itung'anak pee etum naa intokitin naajio nena meetaa ketum oltungani anoto loon tenkata naje, nibung'a sii iltung'anak osirikali pee entelea naa eramatare tiatua inkishu otesirkali naa tejumula.

Ore olturur lenkiremore naa ekisaidia enoshi kata isaidia siiyie keon enoshi kata iyata enkanyit amu teneji eyieuni nchilinkini miet ,pee einyangunyieki entoki naijo ena nibaiki. neeku ore taisere siiyie inyamal nikisaidia olturur lenkiremore ,tenelo niyieu entoki naijo loon nikincho, teniyieu entoki naijo fataliser nindim nikwetiki amu yiolo enkiremore naa eyaa taata njii niunisho nijo alotu nelotu enkata nesha neya ena daa pookin enkare kake yiolo olturur lenkiremore naa ekiponu ninche nikisaidia ,nikilaaki ina asara apa pee mikigila ake tau niton taisere eitu iendeleaesiai ino. neeku entoki sidai entoki sidai oleng tenetoni iltunganak tenebo nejing atua iltururi amu entoki naa na ekimitu ,ekimitu amu yiolo tenepuku shida yeyote naa ekimitu olturur lenkiremore ,nikisaidia ntokiting kumok oleng nena nimibaiki amu meetae aikata oloidipakine tenakop oloitumurau ake eetae.

Kigira aangamu musaada sapuk oleng tesirkali. amu egira aisadia iyiook aitobiraki irbaribarano lang'.negira audoki iyiook enkare. nepikakita iyiook eseriani Kila maali. neeli. neeku iyiolo sirkali ang eesita esiai sidai. eesita tiatua nkishu tiatua oltungani. iyoolo sii epikakita iyiook sirkali ang metaa oltungani otii dukuya irkulie. egira sirkali aitanyaanyuk iltunganak pookin. neudokito sii iyiiook sirkali inkishu. amu elo nelotu olchani loo nkishu neudi nkishu. neudi nkishu toomuruan pookin. neeta enkata naishoo sirkali fertilizers neishooyo te pesho neret iltunganak lenyenak. egira sii sirkali aishooyo. aishoyo looni nisho iltunganak te pesho. meeta enkata nalotu nelotu neretu iltunganak. nedungoki mpisai naaje oolooni. nisaiidia oltungani kewon ata olemeidim. egira sii sirkali aisumaki nkera iyiook neeku enyokita sirkali iyiiook. naa tenikinyoru oshi oltungani nilimu. Sii esipata. amu enyokita iyiook, nibung'ita iyiook sirkali oleng. amu teneme ena sirkali ang anaata tenakata

Kigira aangamu musaada sapuk oleng te sirkali, amu egira aisadia iyiook aitobiraki irbaribarani lang negirae audoki iyiook enkare nepikakita iyiook eseriani Kila mahali. neeku iyiolo sirkali ang eesita esiai sidai. eesitaiyiolo sii epikakita iyiook sirkali ang metaa meetae oltungani otii dukuya irkulie. egira sirkali aitanyaanyuk iltunganak pookin. neudokito sii iyiook sirkali nkishu. amu kelo nelotu olchani loo nkishu neudi nkishu. neudi nkishu toomuruan pookin. neeta enkata naishooyo sirkali fertilizers naishooyo, te pesho neret iltunganak lenyenak. egira sii sirkali aishooyo, aishooyo looni, nisho iltunganak te pesho. eeta enkata naisho nelotu neretu iltunganak. nedungoki mpisai naaje ollooni. nisaidia oltungani kewon ata olemeidim. egira sii sirkali aisumaki nkera iyiook neeku, enyokita sirkali iyiook. naa tenikinyok taa oshi oltungani nilimu sii esipata. nibungita iyiook sirkali oleng. amu teneme ena sirkali ang anaata tenakata.

iyiolo ntokitin naajio enkishoroto e fertilizers naa intokitin naaitobirita serikali amu kegira aisaidia poking'ae amu teneeku iunisho iun enkano , niun entoki niyieu naa bora metaa itumito ena fertilizer teweji nitii nisaidia metaa ketumoki naa esiai ayendelea dukuya naa igira atum erototo ing'ua serkali , iyiolo sii too baribarani naa isaidiaya iyiok oleng' amu teneeku iun edaa nipik orbaribara nidumu niya osokoni minyamal naa entoki ina nikisaidia oleng' , ninepu olikae loramat inkishu , neramat intare onkera ,neeku idumu kuna tare inonok niya sokoni nimir, neyieu sii napikaki iyiok osokoni nepikaki iyiok eweji nkiudie inkishu itokiti naijio nena eweji nikiyieng' shore isaidia iyiok ena sirkali ang' oleng' too wejitin kumok neeku ekishukoki ake enashe kewarie odama iyiolo ena sirkaliang ibung'a iyiok inkaik amu ibung'a iyiok tiatua inkishu , tiatua nibung' iyiok teunore neeku iyiolo enasiai nikiasita etaa ibung'a iyiok sirkali.

Inepu taata ayiolo endaa nikiun yiok, naa inepu yiolo tiatua esiana oltunganak tomon ,neun endaa nabo, ama taaata tenikess iyieu irpaek nekesu elde irpaek neeku entoki nabo kiya osokuoni neeku yiolo ina meeta olainyanga amu iyata yie ena naata nanu, kake yiolo naaji teneeku iun iyieu enkano ,naun nanu irpaek neun ele likae ormushele nikitum ainyangata ,kake yiolo naa ele sokonini lookwapi ebook netumoki naa amu kiun yiok entoki nayaanyuk ,neeku yiolo ena toki nikiun kinyaanyuk nainyang yiok vile eneyieu ,kake tenaa njii naaji neeku ekiun ndaiki tofauti ,neun ele irpaek ,nkwashen ,ormushele nemetumoki awaita ena daa teleleki .amu yiolo ninche naa keuni ndaiki epaashari ,keuni irnyanya neun olikae enkurma ntokiting pookin neeku naa etumoki awaita endaa ang teleleki. neya sokonini lookwapi ebo amu entoki nabo yiook kinyangu naa entoki nabo yiok kintau tiatua eunore ang.

Inepu tenakata aa iyiolo ilamirak lang' loo sokonini naa edaa nabo itau, amu kinyiang'u ele eyau ele, irpaek neyau ele irpaek, neyau ele irpaek nipuonunu adol pooki tosokoni aajo, edaa nabo kimirita. neeku iyiolo sokonini le. Boo elelek pee inyiang'u edaa yiang neya. neeku kinyiang'u edaa teleleki neyau amu, entoki nabo naa iyiook kinyiang'u, kimir pookin tosokoni. neeku keya edaa ang teleleki. neya tosokoni, nilepu taa too nkuapi eboo. kake teneku naaji iji itau ele olmushele. nitau ele irpaek, nitau elde mpoosho. neleleku naa, niilep sii ninye osokoni lang' niteru sii ninye neilep esiai ang'.kake teneeku edaa nabo kituru pookin nikipuo Aamir tosokoni, naa keendelea ake sokonini kutitik ailepu. nedoyio naa neeku kelo edaa nkuapi eboo. neeku matonyok aisingatia metaa, mikimir pookin entoki nabo. metaa ntokitin tofauti kiyau osokoni. nilepu sii ninye osokoni lang' alangu oloonkuapi. eboo amu kiretito taa dii nkuapi eboo amu entoki nabo naake kimirita neeku mikigira aaisaidia ate. niaku taa .

teneya naaji negil oltung'ani sheria naa kifaa ake neibung' sheria ilo tung'ani , amu iyiolo oshi eton etu interu oltung'ani esiai neetae naa sheria naifaa nesuj ,neeku meeetae enaji kegil oltung'ani sheria amu ketorikine amu iyiolo naa apake etu interu enasiai neeta apa icheriani naifaa neesi wenimifaa neeku inchoo ake pee engil oltung'ani sheria , naa kifaa ake nikilikuani amu iyiolo naa pee etigila eyiolo amu meji sii meyiolo amu ore apa pee iteru naa keyiolo neeku kifaa ake pee esuj sheria enaa ajo kainyioo pee etigila , newoshi panishimen pee migil aikata agil sheria amu teneeku kekenyu ake nagil siinanu iyiolo taisere neyoki inasiai nikiata agila, neeku iyiolo sheria pee epiki esiai naa pee eibung' pooki ng'ae amu iyiolo sheria naa kibung' ompaka olkitok linyi meeta ninye sheria entoki naaaji iyiolo ele tung'ani naa olalang' kibung' poking'ae ,itasheki sheria esipata epooki ng'ae iyiolo pee ees oltung'ani pee engil sheria nibung' sheria .

Iyiolo pee itumoki aaku iya nkuapi eboo edaa. naa lazima pee iyata entoki naji license. iyiolo ena license edaa niita. nitodolu ajo igira aya, arashu ae export inkuapi oiking'a ena daa. naa iyiolo ena daa naa kiruusuno teina kop. nisuj Sheria eina kop. metaa ime idumunye aya edaa nemeyiouni teina kop. amu iyiolo Kwa mfano enaishoru mfano miidim naaji ayau entoki naijo orbanki kenya. ayau te Tanzania orbanki niyau kenya. amu iyiolo Sheria e Kenya nemeyieu entoki naijo ina. naa ekibung' sheria. naa igili sii aaku lasima pee iyata license .niyayie edaa pookin inkuapi eboo. tenaa maua naaji Kwa mfano irup. neetae ajo kakua maswali iyita, naa kamaa Kuna maswali kenkatitin aja iyata te nkata eloito. naa kakua maswali iyita. metaa ilo iyiolo ajo kainyioo iyasita. mme ilo iloito aibaatisha ajo kainyioo iyasita. niyat enkardasi nairuusuno aje kinchooki pee iyau, naa Kai intung'ua. ning'urari ajo kisidai ene. naing'ua ina toki. We wueji neyita. nemedumunye ake aya entoki nemeyioloi ajo Kai einguaa, nimiata orusa amu ekibung' naa sheria. naa iyiolo Sheria megel ninye ajo ira olonyokie arashu olorok, iimbung' pookingae.

teneeku naaji inoto eweji niya edaa arasu edaa too inkuapi eboo naa kisidai naaji metaa iyiolo siiniche kulo laturok ledaa, nibaki ake siiniche tolchamba nijoki , aataa enasiai eitiuji oji, ning'arie siininye metaa kenya siininye enkiti profit nabaa enaa eninosita arasu faida , peemiya metaa kinyang'u edaa tolchamba lenye niya iyie inkuapi eboo nenya ninye enkititoki, kisidai naaji niliki siinye meetaa teneya naaji nikisujuni sii ninye iyie ajoki kaji oshi ing'uaa ena daa arasu kaji oshi ing'ua enatoki naa intieu ayau lelo tung'anak loonkuapi eboo, mpaka ele shamba lolopeny laturok neeku kisidai oshi entoki naaji olning'o, amu iyiolo oning'o nemeeta aikata eweji netaara neeku tini ning'unono nijojo ekiyieu kuna tokitin iyiolo ena siana eleshamba naa inkuapi eboo elo iyiolo enang'ae shoto naa kenyae tenakop nining'unono , nintobirakinono niyiolounono, nibung'ang'a ,naa iyiolo ninye inakata nebolo oloing'ang'e neshipa pooki toki niyasiyasa biashara esidai neendelea kila kitu sidai ake tenening'unono ompaka ilaturok iloopeny edaa.

Teneeku naaji iyiolo edaa, nauni te kenya arashu tena kop, naa. edaa kini neaa iyiolo edaa sapuk naa enalo nkuapi eboo, naa ketum naa kulo tunganak enyamali amu, keeku naa iyiolo kulo tunganak ounisho. netum ninche asara. amu, keeku nenasukulini edaa. naa sidai naaji tening'asasa aikikisha metaa iyiolo ena daa niununu niraposhosho intae maate. metaa ebaiki pooki ng'ae. amu eya taa naaje nikiremisho, nikikeaisho nikidimari nkishu. naa iyiolo Kuna kishu naa iyiook ogira aadupore, kulie kuapi epuo aadupore. ninguari iyiook tosina. meeta taa ae toki niyata eitu eisuma nkera. miata edaa tolchampa. neeku nkuapi eboo eloito pooki toki. neeku sidai naaji metaa iyiolo ena toki niyata ningas aibung' niramatie, kewon. iyiolo pee idipa ataramatie kewon enoshi kata otoduaa ajo, ataramatie nataraposhe. nincho mipanga alo nkulie wuejitin.aa nkuapi eboo taa nena. metaa miaku ake iyata entoki nihil ainyiangaki sii kewon osina.te ntoki naa inkaik inonok ing'uaa. imbung'a entoki niyata taramatishore. tenaa iturusho nibung' vizuri sana. metaa kelo ena daa nkuapi eboo itaraposhe iyie. neeku.

iyiolo enaa ilairemok naa kele ninyiang'u emashini nayieu tekinoloji sapuk iyiolo operation enamashini kegol amu keya naaji ninepu oltarakita naa iyiolo eletarakita naa keyieu eilata sapuk , neeku iyiolo asara itum alang nitum faida sapuk oltarakita , iyiolo sii ae naakelo ninyang'u emashini naisuaki edaa fertilizer naa iyolo enamashini tene ees esiai naa kegol, neeku kelo ninyang'u entoki naa asara kiya alang'u faida neeku igil aiger oltung'ani olotu ayaporet enaduo mashini neeku iyieu ake naa ore sininye too ntokitin oonkuapi eboo , niyieu ning'as ayiolou ajo amaa enamashini iyiolo aitumiya amaa tenelo netum enamashini shida kaji aiko naa kaji aya amu keya taa ninyang'u emashinaa iyiolo spare lenyanak arasu intokitin enyanak naa inkuapi eboo ishukokino alo anyang'u paa emidol naa ajo koon ake iya asara neya ninyang'u emashini naa pooki ake netii oltung'ani oyiolo neeku kifaa niyiolou ajo kainyoo ayau naa kanyioo mayau.

iyiolo ninye enapata oonkishu aya inkwapi eboo naa kegol oleng' amu iyiolo enkitadounoto enteke pee ipik enkiteng' arasu edaa naa keku asara ake igira ayaki kewan alang'u arasu tiniya arasu tinimir entoki ino tenakop ninyang'u entoki nimir neleleku alang'u nena kulie pooki nikiyasita.